Maũritũ marĩa andũ mageragĩra mũno ũkĩhũthĩra intaneti, nĩ kuona atĩ nĩ gũkoragwo na kũndũ intaneti ĩkoragwo ĩthĩ mũno, na nĩ yagaga kũnyita. Na nĩ ĩtũmaga ya kũgirĩrĩria ũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũrĩa ũgwĩkaga na intaneti, kuona atĩ ĩthĩ ndũngĩhota kũruta wĩra kana ona maũndũ marĩa ũgwĩkaga namo okorwo wĩna mũtambo o wothe wa tekinoronjĩ ũrĩa ũratũmĩra intaneti, noguo nĩ ũrũgamagia maũndũ maingĩ mũno. Kũona atĩ nĩ gũkoragwo na andũ wĩra wao mũingĩ ũkoragwo intaneti-inĩ, kũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhingũrĩra na athiĩ nambere na kũruta wĩra wake. Koguo rĩrĩa e kũndũ gũtarĩ na intaneti, maũndũ make nĩmatuĩkaga ma kũrũgama. Na ningĩ ũngĩhota kũiganania gũikara intaneti-inĩ na nja, kũona atĩ andũ nĩ macenagia intaneti-inĩ, kũu mĩtambo-inĩ ĩyo ĩ kũu ya tekinoronjĩ, na nĩ mũtuĩkaga a kwaria na andũ matiganĩte, na rĩmwe andũ nĩ matuĩkaga a gũbanga ũrĩa mũkũhota gũcemania.

Nĩnduĩkaga wa gũtheria mũciĩ wakwa, rita rĩmwe o mũthenya o mũthenya, na ũguo nĩnduĩkaga wa gũkĩra kĩroka, harĩa ndugaga wa kũruta mawĩra ma nyũmba, na rĩmwe nĩnyanjagia na gũthambia indo, kũrĩa indo icio nĩ iria kaingĩ cikoragwo cirĩrĩirwo ũtukũ, na nĩcio nduĩkaga wa gũcithambia kĩroko, hamwe na indo iria nacio, cirakoetwo ciahũthĩrwo kĩroko, koguo nduĩkaga wagũthambia o kĩroko o kĩroko twarĩra, ngagĩthambia indo icio, na nĩngĩ nĩnduĩkaga wa gũthambia, kũrĩa nduĩkaga wa gũthambia nyũmba, na nĩnyanjagia ona na kũhata nja, na nyũmba, ngaruta ngaruta gĩko kĩa igũrũ, kĩrĩa kĩrĩ igũrũ, kĩrĩa gĩtomanĩrĩire, na nĩgetha ndatuĩka wa kũrĩkia ũguo nĩnduĩkaga wa kuoya maĩ, nangatuĩka wa gũthambia rĩu na maĩ, na nyũmba yakwa ĩgathera, na ũguo nĩnduĩkaga wa kũhũmũka ndarĩkia wĩra ũcio.

Gũkũ guitũ, njĩra cia ũkui nĩ cikoragwo ciĩ nyĩngĩ mũno kuona atĩ nĩ gũkoragwo na andũ makoragwo na mĩithikiri, ĩrĩa makoragwo mamĩthondkete ũndũ atĩ mũndũ angĩikarĩra atĩ ndagũtuĩka wa kũhihinywo. Nĩ makoragwo mathondekete ũrĩa atĩ ũgĩkua mũkui waku, nĩegũikarĩra wega na ndekuma hau ena nguraro o yothe na andũ acio nĩ makuuaga wega tondũ nĩ makoragwo na handũ hao mwanya harĩa marutagĩra wĩra. Ningĩ nĩ gũkoragwo ona andũ a nduthi, onao nĩmakoragwo na handũ hao harĩa makuuagĩra kuona atĩ macokaga agũkua mũndũ rĩrĩa ena ihenya kana ona rĩrĩa ũrenda gũkinya handũ na ihenya. Kũoguo nĩ matuĩkaga agũkua andũ na nĩgetha ũtuĩke wa gũkinya kũrĩa ũrathiĩ na ihenya. Nyingĩ ona nĩ gũkoragwo na ngari. Ngari nacio cituĩkaga ciagũikara handũ cigeterera ngĩnya cihũre na nĩgetha ĩtuĩke yagũthiĩ, no ngari ĩkoragwo ĩngega kuona atĩ ona kũngiura , ndũgũtuĩka wa kurĩrwo.

Handũ haha nĩ tũratuĩka kuona atĩ, nĩ kũrĩ andũ kũndũ kũracinwo, na nĩ gũndũ gũkũ gũcinagwo, kuona atĩ mahuti maya, kana ona thangari ĩno, ĩkoragwo ĩĩ nyũmũ, kũguo nĩ ĩtuĩkaga ĩĩ hũthũ gũcina, na ĩkahĩa, na nĩ ĩtambaga mũno. Na nĩkĩo kaingĩ ũndũ ũyũ ũgĩkwo nĩ gũkoragwo na ngari, ĩrĩa ya kũhoria mwaki, na nĩgetha kũngĩtuĩka atĩ nĩ gũgũakana, nginya gũkĩre kũrĩa gũbatiĩ, nĩ gũgũkorwo na ngari hakuhĩ, ya gũteithĩrĩria. Kaingĩ arĩmi marutaga ũndũ ũyũ, na nĩgetha matuĩke a kũũraga tũtambi, tũrĩa tũkoragwo mahuti-inĩ maya, kana ona tũtambi tũrĩa tũkoragwo gũkũ mũgũnda-inĩ, nĩ tũtuĩkaga twa gũcinwo, na tũgakua biũ. Ningĩ ona njĩra ĩno nĩ ĩtũmĩkaga, nĩgetha mũrĩmi atuĩke wa kũnoria tĩri wake, na nĩgetha atuĩka kũhanda indo irĩa agatuĩka wa kũhanda, nĩ cigũkũra ciĩna riri mwega, na cigũkũra ciĩ thaka.

Haha nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ, nĩatuĩkĩte wa gwakĩra ng'ombe ciake handũ, harĩa nĩgetha cigatuĩka cia gũikara hamwe, na citigatuĩke cia gũthiĩ nja, kũrĩa cingĩthiĩ kũrĩa irio ciake iria ahandĩte mũgũnda, kana ona kũrĩa cingĩthiĩ kwene, cituĩke cia kũrĩa indo irio ciene, iria mũrĩmi ũngĩ ahandĩte mũgũnda, koguo nĩtũrona atĩ niatuĩkĩte wa gũcirigĩra handũ hake, na agatuĩka wa gũcihingĩra, harĩa angĩenda gũcihe irio, nĩagũtuĩka wa gũcihe, kana ona atuĩke wa gũcitwara nja kũndũ mũgũndainĩ wake, na cituĩke cia kũrĩa, na nĩturona atĩ haha kwĩna ng'ombe ĩmwe, na nĩta ĩkĩrĩtwo mindira ma mũtũ matũinĩ, kaingĩ arĩmi mekaga ũũ nĩgetha matuĩke a kũ a kũmenya ng'ombe ciao, na nĩgetha ona ingĩũra no ĩtuĩke ya gũcokio kwao, ona kwĩ ingĩ cikoragwo ciandĩkĩtwo, kũrĩa ciandĩkagwo na mwaki, na nĩgetha ona cingĩtua cia kũra, mũndũ ũkũmiona niagutuĩka wa kũmĩrehe nginya gwaku.

Ndona mbica ĩno, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ nĩndĩrona mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi, kuona ena ngamĩra nyingĩ mũno na nĩcio arethera maĩ nĩ getha cituĩke ciakũnyua, na nĩ tũrona kũndũ gũkũ kwĩna irĩma, na nĩ kũmũ mũno na nĩkĩo mũthuri ũyũ nĩ aumĩte nacio kũndũ kũnene na agoka nacio na nĩtũrona nĩ acithondekeire mũharatĩ harĩa egũtuĩka atĩ we nĩwe ũrethera maĩ kũrĩa makoragwo irima-inĩ na nĩmatuĩkaga a kũmenjera na makona maĩ macio na ningĩ nĩtũĩ atĩ ngamĩra nĩĩigagĩra maĩ mayo, ũngĩ mĩhe maĩ, nĩ ĩtuĩkaga ya kũiga maĩ nanĩũguo nĩ ĩhotaga gũthiĩ thikũ cigana ona, ona no ĩthiĩ nginya ta thikũ ithano ĩtanyuĩte maĩ kuona atĩ nĩ-ĩkoragwo ĩigĩire maĩ. Kũoguo nĩ cihũthagĩria mũrĩmi wĩra, kuona atĩ mũrĩmi egũciethera maĩ agacihe o rita rĩmwe na nĩ cigũtuĩka ciakwĩigĩra maĩ macio.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo kĩna mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ matunda nĩ maingĩ, na kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo na matunda, koguo o ũrĩa matunda marĩ maingĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩguo gĩkoragwo gĩ kĩingĩ, na nĩgũkoragwo na mĩthemba mĩingĩ kuona atĩ nĩgũkoragwo nginya ya maembe, na mananathi, ona ya macungwa, nawathiĩ mũkawa mũnene, nĩkoragwo cithondeketwo, na nĩũtuĩkaga wa kũrio ũrenda mũthemba ũrĩkũ, na ũgatuĩka wa gwĩcagũrĩra, na nĩgetha ũreherwo ĩthondeketwo, harĩa ũtuĩkaga wa kũnywa, rĩmwe mũndũ nĩarehagĩrwo na gĩkombe, ona kana ngirathi, harĩa wareherwo wĩra waku no kũnyua, na nĩ ĩrĩa mũthemba ũrĩa nyendete mũno, nĩ mũthemba wa mananathi, kuona ĩkoragwo na cama mũingĩ mũno, na ningĩ mananathi nĩmega kuona atĩ nĩmongagĩrĩra mwĩrĩ waku cukari.

Nĩtũrona ũndũ ũyũ wĩgĩe kahũa, harĩa mũrĩmi nĩatũikaga wa kũhanda kahũa gake mũgunda-ĩnĩ wake, na agatũĩka wa gũgatuga ũrĩa wega na nĩgetha gatũĩke ga kũrehe kahũa gathaka. Na kahũa kaũ nĩatũikaga rĩrĩa kwĩna kĩmera gĩa kahũa. Kahũa nĩgakoragwo na wĩra mũingĩ kũona atĩ mũrĩmi agĩrĩirwo nĩ gũtĩgĩrira atĩ nĩakahe thũmũ, na nĩngi no ngĩnya onako gatũike gakũgĩa na maĩ na kwa ogwo rĩrĩa gũtarĩ na kĩmera kĩa maĩ, mũrĩmi nĩatĩgagĩrira atĩ kwĩ na ũrĩa kahũa kaũ gagũkĩnyerwo nĩ maĩ, kũona atĩ no ngĩnya kagĩe na maĩ nĩgũo gatũike ga kũrũta maũmĩrira mega. Na nĩngĩ nĩgũkoragwo na ndawa ĩrĩa cĩtũikaga cĩa kũhũrwo kahũa na honge ĩrĩa cĩtakoragwo cĩena maũmĩthio mega nĩcĩtũikaga cĩa kũrũtwo nĩgetha kahũa gakũ gakũre gatarĩ na ngĩnya tũtambĩ, kana ona gatigakorwo na ndwarĩ oyothe.

Haha nĩtũrona atĩ, kwĩna rori ĩigĩtwo hau, na andũ acio me hau marageria kuonoria indo iria ciĩkĩrĩtwo roriinĩ ĩyo, na nĩgetha cituĩke cia cia gũtwarwo ndũka citiganĩte, na nĩgetha cituĩke cia kwendio, na wĩra ũyũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, kuona atĩ nĩtũrona atĩ kwĩna riua rĩingĩ, koguo nĩgetha mũndũ ũyũ atuĩke wa gũkua makonia marĩa arakua, no nginya akorwo ena hinya, na no nginya akorwo atĩ nĩarĩte, kuona atĩ ndũngĩthiĩ haha ũtarĩte, no ũtuĩke wa kũgua, kana ona ũtuĩke wa kũgwa ũru, na nĩũkũgĩa nguraro citiganĩte, koguo wĩra ũyũ wendaga mũndũ wĩna hinya mũingĩ, na nĩgetha atuĩke wa gũkua makonia marĩa angĩtuĩka wa gũkua, kuona atĩ nĩgũkoragwo na andũ angĩ, matuĩkaga a gũkua makonia ona matano, koguo kũringanaga na hinya wa mũndũ ũrĩa enaguo.

Nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo na ũhoro wa ũrimi, na ũkorwo na ũmenyo mũingĩ, ũrĩa atĩ no nginya ũtuĩke wa kũmenya, mĩmera irĩa igũtuĩka ya gũkũra wega, na muigana wa tĩri ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ guita o ikũniainĩ ikũniainĩ, na ũrĩa ũngĩ maĩ marĩa wagĩrĩirwo nĩguitĩrĩria, na nĩgetha mĩmera yaku ndĩgatuĩke ya kũma, kuona atĩ ĩno ĩkoragwo ĩ biacara, atĩ andũ aya matuĩkaga a kũhanda indo ici haha, makoniainĩ maya, na ĩkoragwo na mĩti, na kũrĩ andũ mahandaga nginya nyeni, na nĩmatuĩkaga a kwenderia andũ arĩa marenda gũthi na kũhanda mĩtĩ kwao, kuona atĩ mbegu cikoragwo cihandĩtwo na cigakũra, koguo ti mũndũ ũyũ nĩatuĩkĩte wa kũrutĩra wĩra ũrĩa mũritũ, wĩra waku nĩgũthiĩ rĩũ nĩgũthiĩ kũhanda gwaku mũgũnda, na ũgatuĩka wa gũitĩrĩria maĩ.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, kuona atĩ andũ aya nĩmatuĩkaga a kũnyitana, marĩ aingĩ, na nĩmaheagwo wĩra ũyũ nĩ atongoria kana ona thirikari, harĩa wĩra wao nĩgũtheria, matũra, ona mĩtaro ĩyo ĩkoragwo ĩna maĩ, kũrĩa rĩrĩa kaingĩ maĩ macio maumanaga na mbura ĩria ĩkoragwo yurĩte, na maĩ rĩmwe nĩmatuĩkaga ma kwaga gũthi, kuona atĩ andũ nĩmatuĩkaga a gũte gĩko kiao mĩtaroinĩ, na ma matibatie gũte mĩtaroinĩ ĩyo, no andũ mate kũu, koguo mbura yatuĩka ya kura, ma maĩ macio matituĩkaga ma gũthiĩ, manyitanaga na gĩko kĩrĩa gĩtetwo, na gũtuĩkaga gwa kũnunga mũno, koguo andũ aya nĩmatuĩkaga agũka, namagatuĩka a gũtheria kũndũ gũkũ, kwona atĩ nĩmarutaga gĩko kĩu mĩtaroinĩ, nĩgetha mĩtaro ĩyo ĩtuĩke ya gũthera, na maĩ matuĩke ma gũthi, koguo kũndũ nĩgũtuĩkaga gũgaikara gwĩ gũtheru.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkionekaga kaingĩ gĩcigoinĩ gitũ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na arĩmi arĩa makoragwo maingĩrĩire, ũhoro wĩgiĩ thamaki mũno, kũrĩa matuĩkaga a kũ kũrehe thamaki mĩgũndainĩ yao, na nĩgetha magatuĩka a gũcirĩithia, harĩa matuĩkaga a gũciendia, na magathiĩ nambere na gwĩkũria, kũrĩa atĩ atuĩka wa kwendia nĩonaga mbeca, na nĩatuĩkaga wa kũrehe kuongerea thamaki ingĩ gũkũ gwake, na cigathiĩ nambere na gũtherema, koguo wĩra mũingĩ ũrĩa ũkoragwo haha, nĩ atĩ no nginya ũkorwo na mũgũndũ mũnene, kuona atĩ ndũkoragwo atĩ ũrĩ ũndũ mũnini, no nginya ũkorwo na handũ hanene, harĩa hakũiganĩra, na nĩgetha no nginya ũkorwo nginya na mbeca cia kũgũrĩra thamaki icio ciaku irio, kuona atĩ no nginya ũkorwo ũgĩcihe irio, nĩgetha wone maumĩrĩra mega, na no nginya ũrigĩrĩrie handũ hau, nĩũndũ wa kũrigĩrĩria nginya ciana guthiĩ, gũthakĩra kana ona gwĩtubĩra.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩinĩ ruitũ, kuona atĩ andũ nĩmatuĩkaga a kũgĩa maĩ, matĩrĩ na ithingithia cothe, atĩ maĩ macio nĩmaumaga marĩ matheru, koguo nĩteithagia atĩ andũ matuĩke ma kũnyua maĩ me matheru, na ũguo nĩkũgĩrĩrĩria andũ kũrwara, nĩũndũ wa kunyua maĩ mena gĩko, na nĩngĩ nĩrehaga maĩ hakuhĩ na andũ, kuona atĩ andũ nĩmarĩtuĩkaga a gũthiĩ gũtaha maĩ hakuhĩ na mĩciĩ yao, na kũrĩa matagũtinda atĩ magĩthĩi rũĩ, kana ona magĩthiĩ kũndũ kũraihu, nĩgetha matuĩke atĩ akũgĩa na maĩ, mĩciĩinĩ yao, koguo nĩteithagia andũ nĩgetha matuĩke a kũgĩa maĩ, namagataha maĩ hamwe, kuona atĩ nĩtuĩkaga ya kũhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ hamwe, kũrĩa mũtuĩkaga a gũbũnga raini, na mũgatuĩka a gũtaha maĩ mũndũ na indo iria enacio onokorwo nĩ mĩtungi.

Maũndũ marĩa marangenia haha, nĩ kuona atĩ mũndũ ũyũ arĩ na marenge maingĩ mũno, na marenge maya makoragwo na cama, na ningĩ marenge maya matikoragwo me mahũthũ ũguo, gũkũria mũgũnda, na makoragwo matikoragwo nginya marĩ maingĩ ũguo ũngĩthiĩ thoko, koguo nĩmakoragwo me mathaka, na andũ nĩmamendete mũno, marenge maya ona kaingĩ marĩagwo nginya nĩ ciana nini, iria citambĩrĩria kũrĩa, nĩmatuĩkaga ma kũrugwo, makakimĩrwo mwana, na agatuĩka wa kũmarĩa, kũrĩa ona matingĩmũita, kuona atĩ nĩmakoragwo me mahũthũ mũno, na ningĩ marenge maya nĩ mega kwĩ mũrĩmi, rĩrĩa aratuĩka wa kũmakũria, na kwenderia andũ, kuona atĩ nĩatuĩkaga wa kũgĩa na mbeca ciake njega, na agatuĩkaga wa gũthiĩ nambere na kũrĩmia ma marenge mũgũndainĩ wake.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmatuĩkĩte a gũtheremia, ũrĩmi wao, ũrĩa tũrona atĩ maratũruta ũrĩmi wao, kũrĩa mara marathondeka marima, na magatuĩka a kũhanda, kuona ũrĩa tũrona haha atĩ ici nĩ thoroko mahandĩte, na nĩ tũrona mũndũ ũmwe nĩgũtua aratua nyeni, nocio ũngĩ nĩ maĩ aracihe, na andũ aya matuĩkaga a gwĩka ũrĩmi wao ũũ, nĩgetha ũgunyu ũcio ũtuĩke wa gũikara handũ hamwe, tondũ kũndũ gũkũ gũkoragwo gwĩ kũmũ mũno, na kuona maĩ, mationekaga ũguo naraithi, no nginya ũmethe mũno. Koguo nĩkĩo matuĩkaga a kũruta ũrĩmĩ wao ũũ, na nĩgetha matigatuĩke a kũhũthĩra maĩ maingĩ mũno, kuona atĩ makoragwo na mĩgũnda, no maĩ gũtirĩ, na nĩtũrona atĩ ũrimi ũyũ nĩũrathiĩ nambere na gũkũra tatĩ thoroko ici ciao nĩ thaka mũno, kuona atĩ ona nĩmagũtuika a kũhũthĩra kũrĩa nacio kĩndũ ta ngima.

Haha nĩtũrona atĩ nĩandũ mokĩte hamwe, na nĩkũrĩma mararĩma, harĩa ona nĩtũrona kwĩ na andũ amwe mena hũma, na andũ amwe mena iciko, nanĩ maratuĩka a kũrĩma, na ngwĩciria andũ aya nĩgũteithio marateithio, kuona atĩ kwĩna andũ amwe marũgamĩte, makĩmerorera, kana ona nĩkuonania maronania ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ kũrĩma, na andũ aya nĩtũrona nĩmokĩte hamwe, na nĩgũteithania marateithania, kuona atĩ nĩmararuta wĩra ũyũ ũmwe marĩ hamwe, na ũrũmwe mũingĩ mũno, na nitũrona kũndũ gũkũ nĩ kũmũ, kuona atĩ gũtionaga riua ũguo a gũtindaga nariua rĩi ngĩ, na gũtionaga mbura ũguo mũno, na nĩkĩo tũrona atĩ kũndũ gũkũ kũmĩte mũno, kuona atĩ ona nĩtũrona gũtiri nginya na na mĩtĩ, kana ona mĩmera irĩa ĩra kũra, na nĩtũrona nginya ũrĩmi gũkũ no ũtuĩke wĩna hinya mũno.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, kaingĩ ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa mũndũ arenda kũmenya indo irĩa ciĩ tĩrinĩ wake kana ona mũmera-inĩ wake. Andũ nĩ matuĩkaga a kuoya kĩndũ ta tĩĩri makaũigĩrĩra kĩndũ-inĩ ta gĩkĩ gĩtheru na ũgatuĩka wa kũrora na kanyamũ kau kahiana gacicio na nĩ ũtuĩkaga wa kuona indo irĩa ciĩ tĩĩri-inĩ waku. Na rĩmwe mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũmenya itũmi irĩa cigũcũngĩrĩra tĩĩri ũcio ndũgakũrie irio ciaku wega, kana ona itũmi irĩa cigũtũma tĩĩrĩ ta ũcio atĩ nĩ mũnoru mũno na nĩũgũtuĩka wa gũkũria irio ciaku wega. Kwoguo ona rĩmwe andũ nĩ matuĩkaga a kuoya mĩmera na magatuĩka a gwĩka ũguo. Rĩmwe nĩ matuĩkaga a kuona itũmi kĩrĩa kĩratũma mũmera ũcio ndũgakũre wega. Kwona atĩ andũ amwe rĩmwe nĩ atuĩkaga wa kuona nginya tũtambi, na nĩ ũtuĩkaga wa kũheo ndawa ĩrĩa ĩbatiĩ nĩ ũndũ wa gũtũnina.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ ĩno nĩ thĩ yatũkanĩte, na kaingĩ ũndũ ũyũ ũhanĩkaga, kũrĩa kwĩ na tĩri mũhũthu, kana kũndũ kũria gũkoragwo nginya gũtirĩ na mĩtĩ mĩingĩ, na ũndũ ũyũ ũhanĩkaga mũthenya ũrĩa kwaura, rĩmwe nĩkuraga mbura nene mũno, ĩrĩa ĩkoragwo na maĩ maingĩ makoragwo magĩthiĩ, na ũndũ ũyũ nĩũkũgagĩrĩria andũ nginya gũthiĩ na kũndũ kwĩna maĩ maingĩ, na nĩkio rĩmwe twĩraguo atĩ twagĩrĩire nĩ kũhanda mĩtĩ mĩingĩ, na nĩgetha mĩtĩ ĩyo ĩgateithĩrĩria na kũnyitĩrĩra tĩri, nĩgetha ũndũ ta ũyũ ndũkahanĩke, kuona atĩ haha nĩ thĩ ĩtuĩkaga ya gwatũka, kuonania atĩ kũndũ gũkũ gũtikoragwo na mĩtĩ mĩingĩ, na tĩru ũyũ nĩ mũhũthu, koguo thĩ nĩituĩkaga ya kwenyuka, na nĩũndũ wa maĩ maingĩ makoragwo maingĩhĩte mũno, kuona atĩ thĩ ĩyo ndĩngĩhota gũkirĩrĩria maĩ macio mothe.

Mĩtĩ ĩkoragwo na bata mũingĩ mũno, kuona rĩrĩa tũrauga atĩ nĩtugĩtuĩka andũ a kũhanda mĩtĩ kaingĩ, kano ona ũrĩa tũkĩragwo tũhande mũtĩ o mwaka o mwaka, mĩtĩ ĩcio nĩ ĩteithagia, kuona atĩ mũtĩ nĩũtuĩkaga wa ũteithio wa gwĩta mbura, na nĩgũtuĩkaga na mbura nene mũno, na nĩtwĩragwo atĩ mũngĩtua kũhanda mĩtĩ, nĩteithagia na gwĩta mbura, kuona atĩ nĩkũrĩuraga mũno, na nĩngĩ ona mĩtĩ ĩyo nĩitethagia rĩrĩa kwaura mbura nene, na kwĩna maĩ maingĩ marĩa maratuĩka magũthiĩ kũndũ, nĩiteithagia nĩgetha tĩri ndũgatuĩke wa gũkuo, kuma kũndũ kũmwe nginya gũthiĩ kũngĩ, kuona atĩ mũtĩ ũkoragwo ũgĩteithia, atĩ nĩũkoragwo ũrũmĩire thĩ mũno, koguo nĩ ũgũteithia tĩri ndũgatuĩke wa gũthiĩ kũndũ kũngĩ, na nĩ ĩteithagia nginya na mabataro maingĩ, kuona atĩ ũngihanda mĩtĩ, no ũgie na maũndũ na ngũ, nĩũgũteithĩka na kuona ngũ ciaku cia kũruga nacio, na nginya mĩtĩ ĩyo noyo ĩtũmĩkaga na gwakĩra andũ nyũmba cia gũikara.

Ũndũ ũrĩa ũndeithagia mũno, rĩrĩa ndĩrahũthĩra mbeca ciakwa, na nĩgetha ndigatuĩke atĩ kwĩ na indo itanagũra, kana kwĩ na indo ngũrire iria itabatie kũgũra, nĩngoragwo nyandĩkĩte thĩ handũ, ngahota gwĩbanga na mbeca iria ndĩrona okana ũrĩa ndĩrarĩhwo o mũthenya, kana ona mũico wamweri, kuona atĩ mbeca icio nocio cirĩ cirĩ tigĩrĩra atĩ nĩndahingia mabataro makwa mothe, kuona nĩnjagĩrĩire nĩ kũrĩha nginya nyũmba, maĩ, thitima, ona nĩ njagĩrĩirwo nĩkũgũra irio iria ngũrĩa mweri ũcio mũgima, itagũtinda ngĩcoka mũhuko wakwa, kana ona itagũtinda ngĩhũrĩra arata akwa, nduĩke atĩ nĩndĩramakomba mbeca, koguo ũndũ ũrĩa ũndeithagia mũno, nĩatĩ nĩngoragwo nyandĩkĩte handũ thĩ, na ngebanga na indo iria ngũgũra, na harĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkinyia mbeca, kuona atĩ ndĩna mabataro maingĩ mabataire nĩ kũhingio.

Rĩmwe rĩrĩa ndĩratuĩka atĩ nĩndĩrahũthĩra mahinda makwa, rĩrĩa itarĩ na wĩra, kana nĩ ndĩkĩtie wĩra wakwa ũrĩa ndutaga nĩgetha hote kũhingia mabataro ndarĩhuo mũico wa mweri, rĩmwe nĩngoragwo ngĩthoma mabuku, mabuku marĩa ngoragwo ngũrĩte, maingĩ makoragwo me ma ng'ano, harĩa atĩ nĩ koragwoĩ ng'ano ĩ ibuku rĩmwe rĩnene rĩihũrĩte rũgano rũmwe rũnene, na nĩnduĩkaga wa kuoya mahinda makwa, na ngatuĩka wa gũthoma ibuku rĩu, nangarĩrĩkia, kana ona rĩmwe ngakorwo ngĩthikĩrĩria nyĩmbo, harĩa njĩkĩraga nyĩmbo iria ndĩrenda kũigua, na ngatuĩka wa gũthikĩrĩria o mũthenya, na nĩ rĩmwe kaingĩ ĩkoragwo mahinda marĩa itarĩ na wĩra wa gũika kana itarĩ na ũndũ wa guika, na rĩmwe ona nĩ ndĩkoraga ngĩruta wĩra wa nyũmba, kuona atĩ kaingĩ ndĩ wĩrainĩ, koguo rĩrĩa ndĩna mahinda makwa nĩnduĩkaga wa kũhũthĩra mahinda macio, gwĩka maũndũ marĩa njagĩrĩirwo gwĩka ma nyũmba ta gũbanga nguo ciakwa iria hũrĩte, ngatuĩka wa gũciga kũrĩa ciagĩrĩirwo.

Bamĩrĩ itũ, o mũthenya o mũthenya nĩtũtuĩkaga a gũikara thĩ, natũgatuĩka andũ a kũrĩanĩra hamwe, na rĩmwe kaingĩ ĩkoragwo mathaa ma hwainĩ, tũkĩrĩa irio cia ũtukũ, kuona atĩ o mũndũ nĩaumire wĩrainĩ wake, na arĩa me thukuru nĩmaumire, na tũgatuĩka a gũikara thĩ, tũgatuĩaka a kũrĩa hamwe ta bamĩrĩ ĩmwe nene, na ũndũ ũyũ ũkoragwo na bata mũingĩ mũno, kuona mũikarĩte thĩ nginya nĩmũtuĩkaga a gũthomithia ciana, bata wa gũikara thĩ rĩmwe ta bamĩrĩ, na mũgatuĩka a kũrĩanĩra, na ningĩ andũ nĩmaikaraga thĩ namagatuĩka a gũkena, mũkĩtaranagĩria maũndũ marĩa ma ma mũgereire mũthenya mũgima, na maũndũ marĩa marahanĩkire, na rĩmwe nĩmũtuĩkaga nginya agũteithania, kuona atĩ rĩmwe nĩmũkoraga atĩ hena mũndũ ũmwe gatagatĩ wanyu, auma na gathĩna o gothe, na nĩ mũmũteithagi ũrĩa agwĩka gathĩna kau kangĩcokera rĩngĩ.

Indo nyingĩ iria thikũ ici ci cituĩkĩte cia gũteithia, atĩ ũgĩthambia nyũmba, nĩ ũhũthũ mũno, nĩkuona atĩ thikũ ici kwĩna indo ta thabuni, na nĩgũkoragwo nginya na thabuni wa maĩ, kũrĩa ũtuĩkaga ũthondekagwo wĩna maĩ, na ũtuĩkaga wa gwakĩrwo maĩnĩ marĩa ũrahũthĩra gũthambia namo, na maĩ macio nĩmatuĩkaga na maga nĩmo ũtuĩkaga wa gũthambia namo kũrĩa ũrathambia namo, na kũndũ kuũ nĩgũtheraga na ihenya, na gũgathera wega, kuona atĩ ona ũngĩkorwo wĩitĩte irio thĩ, kana ũgaita kĩndũ gĩgũkwa gĩgũkwamĩrĩire thĩ, maĩ macio mena thabuni ũcio wa thabuni, wamaĩ, nĩũteithagia mũno kũruta, kuona atĩ nĩũkoragwo wĩ ũhũthũ, nĩngĩ thikũ ici nĩgũkoragwo na matangaro manyitithanĩtio mũtĩinĩ, harĩa to nginya ũtĩnde ũkĩinama ũgĩthambia, kĩndũ kĩrĩa ũrabatara na gũkorwo ũthondekete mũtĩ ũcio, na nĩũgũteithagia kũruta wĩra ũtagũtinda ũkĩinama.

Motaro marĩa ingĩhe mũndũ, nĩgetha atuĩke wa kũiga nyũmba yake ĩ theru, ĩtarĩ na gĩko kĩingĩ, nĩ atĩ nongĩnya ũtuĩke wa kũruta ũtheru waku, kana gwĩka ũtheru, o mũthenya o mũthenya, na atĩ to nginya ĩkorwo atĩ nĩũndũ mũnene, nĩ maũndũ na ta gũthambia indo ciaku cia nyũmba iria ũrĩrĩire, ũgatigĩrĩra atĩ o mũthenya o mũthenya, nĩwatuĩka wa gũthambia irio indo icio, na indo icio nĩcituĩkaga cia gũthera nacikagirĩrĩa indo ta ngi, kana ona nyenje, ona mbĩa, tondũ kuona atĩ ũngĩiga indo ciaku cina gĩko mũno, nĩci nĩcirehaga indo ta nyenje, na ũguo mbĩa nĩcingĩhaga nginya nyũmbainĩ gwaku, na ciaingĩha gũciruta naguo ĩkoragwo arĩ arĩ wĩra kuona atĩ nĩũgũkinya mũhuko waku, na ũtuĩke wa kũgũra ndawa ya gũcithira. Koguo ngwĩciria atĩ motaro nĩatĩ, ũtuĩke wa gwĩkaga o gaũtheru kanini o mũthenya o mũthenya, okorwo nĩ hwainĩ, kana ona kĩroko tene, nĩgetha nyũmba yaku ĩtuĩke ĩ theru o mũthenya.

Njĩra ĩrĩa njega mũno, ya kwĩgitĩra mũciĩ waku, kumana na tũnyamũ, ngwĩciria nĩ ũhoro na ũtheru tu, kuona atĩ ũngĩtigĩrĩra atĩ nyumba yaku, kana ona mũciĩ waku nĩ mũtheru, nĩũkũgirĩrĩria indo ta tũnyamu, kaingĩ indo icio tũnyamũ tũtũ tũkoragwo twĩ nyenje, kana ona ngũngũni, kana ona indo ta nya ta ta mbĩa, iria cituĩkaga cia gũka kũrĩa irio mũtigĩtie nyumba, koguo kwendaga atĩ nĩgetha ndũgatuĩke atĩ nĩũranjia kuru kuru kũhũra indo ta ndawa, nĩgetha atĩ ũtuĩke wa kũraga indo ta nyenje kana mbĩa, nĩ ũtigĩrĩre atĩ mũciĩ waku nĩ mũtheru, kuona atĩ ũngĩkorwo mũciĩ waku mĩ mũtheru. nyamũ icio citingĩona kindũ gĩa kũrĩa kana ona citi citingĩona kũndũ gwa gũka, koguo ngwĩciria thiri irĩa ĩkoragwo nĩũndũ wa kũgirĩrĩria tũnyamu, no kũiga mũciĩ waku wĩ mũtheru.

Wĩra wakwa wa o mũthenya, ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno, kana ona rĩmwe nĩnjiguaga nĩ mũritũ, kuona atĩ rĩmwe nĩnjũkĩraga na ngatuĩka wa gũthiĩ wĩra, harĩa ndĩrĩcoka mathaa ma hwainĩ, na nĩgetha njũke ndũĩke wa kũhorera nyũmba, no rĩrĩa itaratuĩka atĩ nĩndĩrathiĩ wĩra, ngoragwo na mũbango, kuona atĩ rĩmwe nĩndũĩkaga wa gũthambia gũkũ nyũmba, rĩmwe nĩnjugaga atĩ thambie o ũtukũ, nĩgetha ngokĩra ndĩna wĩra mũnini, ũte ũtagũkorwo wĩ mũingĩ, kuona atĩ wĩra wa nyũmba nĩ mũingĩ mũno, atĩ kwĩna indo ciagĩrĩirwo nĩ gũthambio, na nyũmba, na kwĩna nguo nginya cia kũhũra. Koguo rĩrĩa itarathiĩ wĩra nĩnduĩkaga wa gũkĩra ngambia na indo ciakwa, na nĩgetha nduĩke wa gũthambia nyũmba, na gũkũ nja, na nĩgetha ona mathaa mangĩ matigara, okorwo nĩ maingĩ nĩnduĩkaga wa kũhũra nguo, harĩa nĩgetha ona cioma nĩnduĩkaga wa gũcikũnja ngaciga wega.

Moritũ marĩa njemanagia namo wĩrainĩ, nĩatĩ rĩmwe nĩgũkoragwo na wĩra mũingĩ mũno, na rĩmwe nĩmũtengeranagia nĩ mathaa kana ona tikũ, harĩa mũndũ mũ mũ mũndũ witũ mũnene angĩtũhe wĩra, nĩatũheaga mathaa kana thikũ cia kũruta, harĩa twagĩrĩirwo nĩ kũmũtwarĩra wĩra wĩ mũthiru, na wĩra wĩ mũbage wega, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ rĩmwe mũndũ ũmwe angĩtuĩka wa gũcererwo kũneana wĩra arahetwo, ithuothe nĩtũtuĩkaga a gũthomerwo, kuona atĩ mũnene ndame ndendaga kũmenya mũndũ ũrĩa ũtarutĩte wĩra, nĩ ũcio nĩ mũndũ ũcio ũmwe ũrĩa ũremirwo nĩkũneana wĩra wake, na thikũ kana mathaa marĩa mabatie, nĩatuĩkaga wa gũthomithia o mũndũ ũrĩa agĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩaneana wĩra wake, na mathaa marĩa mabatie, na nĩgetha kũgirĩrĩria maũndũ na gũcererwo, kuona atĩ ũngĩcererwo kũruta wĩra waku, kaingĩ rĩmwe nĩmũrehanaga igũrũ na mũnene wanyu.

Ngumo ĩrĩa ingĩenda mũrata wakwa akorwo nayo, nĩ ngumo kaingĩ irĩa atĩ atuĩke nĩ mũndũ wa kũmenyeka, ũrĩa endete kũruta wĩra, na ũrĩa arutaga wĩra mwega, ngwĩciria ĩyo nĩyo ngumo irĩa ya mbere ingĩenda mũrata wakwa akorwo nayo, kuona atĩ ũcio nĩ mũndũ wa kwĩhokeka na wĩra ũrĩa ũngĩtua kũmũhe, kana ona wĩra ũrĩa araruta, na nĩ ũkũmenya atĩ ũngĩtua kũmũhe wĩra kana ona akorwo agĩgũteithĩrĩria na wĩra waku, nĩũramenya atĩ mũndũ ũrĩa aragũteithia, nĩ oĩ ũrĩa areka, na nĩ agũtigĩrĩra atĩ nĩmweka wĩra mũtheru, na wĩra mwega, kuona atĩ nĩetĩkĩtie ũhoro na wĩra mwega, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ wa kũhĩtia handũ, nangwĩciria ũndũ ũngĩ ingĩenda, nĩatĩ nĩakorwo akĩmenyeka atĩ nĩ mũndũ mũtana, kuona atĩ mũndũ ta ũcio no agũtu no atuĩke wa gũgũteithia rĩrĩa wĩna thina, na nĩ mũgũtuĩka a gũthiĩ nambere na wendani.

Njĩra ĩrĩa kaingĩ ingĩtũmĩra atĩ nĩgetha nduĩke wa kũnina ngucanio, ĩrĩa ĩkoragwo harĩ arata, kana ona andũ a bamĩrĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩtwa banga maũndũ, marĩa mangĩtũrehe hamwe, maũndũ ta kuga atĩ tũga tũgacemania, na tũgatuĩka andũ a kũrĩanĩra hamwe, ũndũ ta ũcio nĩ ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩtua gwĩka, kuona atĩ mwacemania na arata, kana ona andũ a bamĩrĩ, mũgaikara thĩ hamwe na mũgatuĩka a kũrĩanĩra, nĩmũtuĩkaga a gũikara thĩ na kwaria, na mũgatuĩka a kũigĩrĩra maũndũ marĩa maramũ maramũthĩnia inyuothe, kana ona marĩa maratuma mũtigakorwo mũkĩaranĩria wega, kana ona maũndũ marĩa maragucĩrĩria mũkorwo na ngucanio, nĩmũtuĩkaga a kũmarĩrĩria, na mũkiuma hau nĩmũtuĩkaga a kuma na andũ mendaine, kuona atĩ ngucanio nĩkoragwo ĩthirĩte.

Kwĩna ngũrani nyĩngĩ mũno ĩrçĩa ĩkoragwo gatagatĩ gaĩ, gũcemania na andũ kũgerera intaneti na gúũcemania na andũ kĩumbe. Kũona andũ a intaneti mũtũĩkaga kũonanĩra oo koũ, gũtũmira mĩtambo ĩrĩa ya teknolonjĩ ,kana mĩtambo ya intaneti ĩrĩa ĩkoragwo koũ na nĩ mũtũĩkaga a kwarĩa na mũgatũika ona rĩmwe a gũteĩthania na mathĩna marĩa mũndũ aragerera. Kogwo nĩgũkoragwo na ngũranĩ kũona atĩ gũcemania na mũndũ kĩumbe ,ĩnyũi othe nĩ mũtigaga maũndũ marĩa mothe mũreka na mũgatũika a gũbanga kũrĩa mũgũtuĩka gũcemania na mathaa marĩa mũgũcemania na mũndũ, na mũndũ nĩ aũmaga oo kũrĩa arĩuma ona korwo no gwake na mũgatwĩka a gũthĩi kũndũ koũ gũcemania. Korwo gũcemania kĩumbe gokaragwo gwĩ kwega kwona atĩ nĩ mũtũikaga a gũthondeka mathaa ma gũcemanĩa.

Ũndũ ũrĩa ingĩka, nĩgetha mũcemanio witũ wa bamĩrĩ ũkorwo ũrĩ wa andũ ũrĩ ũndũ wa gũcanjamũra, na ndũgakorwo atĩ andũ nĩmaikarĩte mena ihoru, ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩtuĩka gwĩka nĩ gwĩkĩra nyĩmbo, kũrĩa nĩgetha andũ matuĩke a gũkĩra, matuĩke a kũina na ona angĩ matuĩke a gũthũngũtha, na nĩ nyĩmbo cigũthũngũthuo nginya nĩ ciana, gũthiĩ nginya andũ agima, na hau inyuothe nĩmũtuĩkaga atĩ ona mũtikarĩte thĩ, nĩmũtuĩkaga a kũrũgama, na mũgatuĩka a kũina hamwe, mwĩ othe, nginya ciana, na ũndũ ũngĩ ingĩtua gwĩka, nĩkũrehe mĩthako, mĩthako ĩrĩa ĩngĩthakwo nĩ kuma andũ akũrũ, gũthiĩ nginya ciana nini, harĩa mũikaraga thĩ, na mũgatuĩka a gũthaka mĩthako ĩyo, nĩyo mĩthako nĩtũmaga nginya andũ mahote gũka hamwe, tondũ nĩũnyitithanagia andũ nginya matoyaine, namagatuĩka nginya a kũmenyana wega.

Nĩgetha ũtuĩke wakũhũthĩra mũtambo ũyũ, nĩ wagĩrĩirũo nĩ gũkorwo na intaneti njega. Na nĩgetha ũtuĩke wa kũhingũra na kũrĩha marĩhi marĩa ũrenda kũrĩha kana ona gwĩka ũndũ ũreka, no nginya ũkorũo na intaneti. Na kaingĩ maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra nĩ atĩ wĩkoraga ndũrĩ na intaneti njega, kwoguo nĩ ĩgiragĩrĩria we kũruta wĩra waku ũrĩa wagĩrĩire, kana ona ningĩ ũgatũma ũrũgame. Kwona atĩ ningĩ ndũngĩthiĩ na mbere na kũrĩha kĩndũ kana ona gwĩka ũndũ ũrĩa ũgwĩkaga. Na ningĩ rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ nĩ ĩrakwama mũno, ũgakora atĩ mũthenya ndĩraruta wega, kwoguo no nginya weterere mathaa mangĩ marĩa ĩtegũkorwo na andũ aingĩ marĩa maratuĩka a kũingĩra mũtambo-inĩ ũyũ. Na nĩgetha ũtuĩke wa gwĩka maũndũ maku wega ĩtagũtinda ĩgĩkwamakwama mũno. Kwoguo rĩmwe nĩ ĩtũmaga nginya wambe weterere gũkinye ũtukũ biũ na nĩgetha ũrute wĩra waku.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciriainĩ makwa, nĩ atĩ mũtambo ũyũ nĩ ũtuĩkĩte wa kũhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ, na nĩkio nginya andũ marageria gũ gũcokeria mũtongoria wa bũruri ngatho, kuona atĩ tĩ nĩwe ũtuĩkĩte wa gũtigĩrĩra, atĩ mũtambo ũyũ nĩwatuĩka wa kũhũthĩrwo nĩ andũ, na akaũhetũkia nĩgetha andũ matuĩke a kũhũthĩra makĩruta marĩhi mao, kana ona magĩka mawĩra marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ ũndũ ũcio nĩũrabatara kũhũthĩra mũtambo ũyũ, koguo mbicainĩ ĩno marageria kuona ũrĩa andũ aingĩ matuĩkĩte a kũhũthĩra, na nĩtũrona atĩ andũ makĩria ma andũ ngiri ithano, nĩmatuĩkĩte akũhũthĩra mũtambo ũyũ, na atĩ ũyũ mũtongoria wa barũri, nĩatuĩkĩte wa gũteithĩa atĩ maũndũ maingĩ marĩa marekwo bũrũrini witũ, nĩ ya ma mũtambo ya tekinolojĩ.

Maũndũ maingĩ marĩa ngereire ngĩgeria kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩ atĩ nĩgetha ũtuĩke wakũhũthĩra mũtambo ũyũ, no nginya ũkorwo na intaneti, na ti atĩ no intaneti atĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ nĩ intaneti ĩranyita wega, kũona atĩ ũtarĩ na handũ, ũtangĩkorwo handũ haranyita wega intaneti yaku nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũkũremwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa ũgũbatiĩ kũrutĩra mũtambo-inĩ ũyũ. Kana ona marĩhi marĩa marutagwo na mũtambo ũyũ nĩ ũkoraga rĩmwe nĩ ũraremwo kũona atĩ thimũ yaku kana ona intaneti yaku ĩĩ thĩ mũno koguo nĩ ĩragirĩrĩria ũtuĩke wa kũruta wĩra ũyũ. Na ningĩ mũtambo ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno, kuona atĩ andũ nĩ matuĩkaga a kũrutĩra kana ona kũrĩhĩra mabataro mao maikarĩte o nyũmba, ndũrabatara atĩ no nginya wĩtware kũrĩa ũragĩrĩirwo ni gũthiĩ kana ona kũrĩa mabataro maku marĩ, atĩ nĩgetha ũtuĩke wa gũteithĩka.

Nĩtũrona haha atĩ nĩmaratathi marĩa ũheagwo, rĩrĩa watuĩka wa kwandĩkithia biacara yaku, kana rĩrĩa ũrenda kwambĩrĩria wĩra, nĩũbataraga iratathi rĩrĩ, kana ona marũa maya, marĩa makoragwo maumĩte gwĩ thirikari, na nimonanagia atĩ biacara yaku nĩyandĩkĩthĩtio thirikarinĩ, na nĩ yũĩkaine, na ĩgekĩrwo mĩtamboinĩ ya thirikari, na nĩgetha ona andũ a kanjũ arĩa mokaga kũrora maratathi macio, nĩmatuĩkaga a gũtuĩria kũmenya atĩ nĩma, biacara yaku nĩyama, na nĩ ĩramenyeka, koguo nĩbatie gũkorwo ĩ hau, koguo maratathi maya nĩmacenjetie mũno thikũ ici, kwona atĩ thikũ ici no ũrute wĩra ũyũ wa kwĩyandĩkithia, ũrĩ o gwaku nyũmba, bata nĩ ũkorwo na mĩtambo ya tekinolojĩ, na ũkorwo na intaneti njega, nĩũgũtuĩka no wĩyandĩkithie, na ũtuĩke wa nokurithia iratathi ũkũrutithia.

Kũndũ gũkũ nĩ gwa bata mũno, kuona atĩ rũrũ rũkoragwo rwĩ rũhonge rwa thirikari, rũrĩa kaingĩ rũĩgiĩ ũhoro wa gũthoma, kana gĩthomo, kũrĩa andũ aya nĩmatuĩkaga a gũteithia, arutwo arĩa marathomera mathukuru arĩa marĩkĩtie thukuru cia secondary, na arĩa matuĩkĩte a gũthiĩ thukuru nene, ya university, gũkũ andũ nĩmatuĩkaga a kwĩyandĩkithia na thirikari, na nĩgetha ĩtuĩke ya kũmũhe mbeca iria ĩmũheaga, nĩgetha ũtuĩke wa gwĩteithia okorwo nĩ kũrĩha thukuru, kana onakorwo nĩ kũrĩha nyumba, kana ona kũrĩa wĩikaraga maĩ na thitima, mbeca icio nĩcitũmagĩrwo we ta mũrutwo, na ũgatuĩka wa gwĩtethia nacio kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩteithia, na koguo rũhonge rũrũ nĩrũteithagia arutwo, kuona atĩ ũngĩenda kwĩyandĩkĩthia kana ona rĩmwe ndũnona mbeca ciaku, nĩũtuĩkaga wa kũmacerera.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkionekaga kaingĩ, gĩcigoinĩ gitũ, kuona atĩ andũ aya rũhonge rũrũ nĩ rwa thirikari, na rũkoragwo rwandĩkĩtwo andũ arĩa makoragwo magĩteithia, ũhoro wa gũthuthuria, maũndũ marĩa marahanĩka ĩcigoinĩ citiganĩte, ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa moraga moraganĩte, kana ona wĩici, na nĩmatuĩkaga agũthuthuria namagatigĩrĩra nĩmanyita mũici ũrĩa ũkoretwo akĩgia andũ iturainĩ rĩtiganĩte, kana ona gĩtumi kĩa mũndũ gũkua, andũ arĩa moraganaga, na andũ aya nĩmatigagĩrĩra atĩ mũndũ nĩ atuĩka wa kũnyitwo, na atwarwo mbere, na gũgakorwo kwĩna cira mũnene, kuona atĩ mũndũ ũcio nĩagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩrwo atĩ nĩa nĩa nĩa nĩahera, na nĩagerera maũndũ marĩa agĩrĩirwo nĩkũgerera angĩnyitwo, tondũ nĩ nĩekĩte mehia manene mũno. Koguo rũhonge rũrũ nĩ rwa bata, kuona atĩ nĩtũehagĩrĩria andũ arĩa magianaga mũno icigoinĩ citiganĩte.

Haha nĩtũrona atĩ nĩ mũndũ ũrageria kwĩandĩkithia kwĩ rũhonge rwa thirikari naho haha mũndũ nĩ abataragwo akorwo na indo citiganĩte kuona atĩ no nginya ũrute gĩbandĩ gĩaku na ũtwĩke wa kwandĩka ngĩnya kũrĩa ũikaraga na nginya no nginya matigĩrĩre atĩ maũndũ macio ũrandĩka kana kũndũ kũu nĩ kũndũ gũkoragwo, na ningĩ no nginya matigĩrĩre atĩ namba yaku ya gĩbandĩ, nĩ yahanana na marĩtwa marĩa wandĩkĩte kuona atĩ o mũndũ akoragwo na gĩbandĩ na ĩthomaga o mũndũ ũmwe. Kũoguo ũngĩtuĩka wa kwandĩka nĩ matigagĩrĩra atĩ indo icio ũrandĩka hau, ngĩnya kũrĩa ũikaraga, na namba yaku ya thimũ na nginya itũra rĩanyu, na ũgatuĩka wa kũandĩka ũhoro wĩgiĩ kwanyu, nĩmatigagĩrĩra atĩ kũndũ kũu nĩ kwama nĩgetha ndũgatuĩke atĩ nĩkũhenania ,ũrahenania na magatigĩrĩra atĩ nĩ ũhoro wama.

Nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo na ũmenyo ũtiganĩte na ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũhoro wa magoti. Kuona atĩ no nginya ũkorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa ũrarĩrĩria na nĩgetha andũ arĩa ũratuĩka a gũbundithia, ona mangĩkũria ciũria cihana atĩa, nĩ ũgũtuĩka wa gũcokia gũtarĩ na ngarari o yothe na nĩ ũgũtuĩka wa gũtithia andũ acio makoragwo hau magĩthikĩrĩria. Koguo ngwĩciria nĩgetha ũhote gũbundithia andũ ũhoro ũyũ, no nginya ona ũkorwo ũthomeire, wĩna gĩthomo kĩa igũrũ, kuona atĩ maũndũ maya nĩ makoragwo mathomithĩtio na nĩ mũtuĩkaga a gũtarĩrio ikinya gwa ikinya na mũgatarĩrio ũhoro wĩgiĩ magooti, na magooti marĩa makorgo bũrũrinĩ ũyũ witũ na nĩ ũtwĩkaga wa kũmamenya na kũmenya mawĩra mao.

Haha nĩ tũrona atĩ kũrĩ na andũ matiganĩte, na andũ aya mokĩte hamwe, na nĩgetha matuĩke akũhe andũ arĩa mena thĩna wa mwĩrĩ, kana ona andũ anini na atumia, nĩgetha matuĩke a kũmateithia na indo citiganĩte. Kuona atĩ nĩ tũrona mena indo nyingĩ mũno cia kũheana, na nĩho matuĩkaga a gũka hamwe na makanjia ikundi ta ici na nĩgetha matuĩke agũteithĩrĩria andũ ta acio, nginya andũ arĩa me na wathe. Na nĩ matuĩkaga nginya akũmahe indo ta ici tũrona macurĩtie harĩa igũrũ, kũona atĩ kwĩna nginya ikoi na nĩ tũrona haha thĩ mena maguta na mena macuka. Ona ngĩciria matuĩkaga a kũhe andũ acio, na nĩgetha andũ acio matuĩke a gũkena na matikaigue ta maratigwo na thutha, na nĩgetha mamenye atĩ nĩ maronwo nĩ andũ, na kwĩna andũ a kũmateithia gũkũ nja.

Kũndũ gũkũ tũrona haha, rũrũ nĩ rũhonge rwa thirikari, na kũndũ gũkũ gwĩtagwo Huduma Center, na gũkũ mũndũ nĩ athiaga na agatuĩka wa gũteithio na maũndũ maingĩ. Ũndũ wa mbere wĩgiĩ ũhoro ta ibandĩ. Kũndũ gũkũ nĩkuo mũndũ athiaga akeandĩkithia no ũgatuĩka wa kuona gĩbandĩ na nĩ wĩragwo nĩgetha ũtuĩke wa kwĩandĩkithia indo iria wagĩrĩirwo nĩ gũkua, maratathĩ ta marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ namo na nĩgetha ũtuĩke wa kwĩandĩkithia, na nĩguo bandũ ũtwĩkaga wa gũcoka no ũkoya nginya gĩbandĩ gĩaku kĩauma. Na ningĩ ona ũngĩtuĩka wa gũte gĩbandĩ gĩaku, ũcokaga o gũkũ no ũgatuĩka wa kwĩandĩkithia rĩngĩ na gĩbandĩ gĩaku nĩ kiumaga na ũgatuĩka wa gũcoka gũkũ nĩgetha ũtuĩke wa kuoya. Koguo nĩ rũhonge rũmwe rũkoragwo rwĩ rwa bata mũno na nĩ rũteihagia andũ.

Nĩgetha ũtuike wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ haha nĩ marateithĩrĩria mũndũ, ũrĩa akũhota kũgũra kĩndũ, mĩtambo-inĩ ya tekinoronjĩ, atagũtinda agĩtwara kũndũ kũu nĩgetha atwĩke wa kũgũra. Na ngwĩciria ũmenyo ũrĩa ũbatiĩ mũno gũkorwo naguo nĩgetha ũtwĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũkorwo na ũmenyo na ũgĩ, wa gũtũmĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ. Harĩa ĩkoragwo na wĩra mũingĩ, na rimwe nĩ tuonaga no ngĩnya ukorwo ũthiĩte thukuru na ũgathomera, nĩgetha ũmenye ũhoro ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka, kuona atĩ ti ũndũ mũhũthũ, no nginya ũkorwo ũthomeire nĩgetha nginya ũtwike wa kwandĩka maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kwandĩka. Na ningĩ no nginya ningĩ ũkorwo na intaneti njega, na mĩtambo ĩyo ya intaneti. Na no nginya ũkorwo intaneti yaku nĩ ĩranyita wega, na nĩgetha ndũkanjie gũkwama kwama wanjĩa kũhũthĩra rũhonge rũrũ, na ũtwĩke wa kũruta wĩra wakũ, kana kũgũra kĩrĩa ũrenda ũtarĩ na thĩna.

Haha nĩ tũrona atĩ, rũrũ nĩ rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũnyitĩtwó ũgeni nĩ andũ kaingĩ a bũrũri ũyũ witũ, na thirikari nĩ ĩhetũkĩtie kũrũtũmagĩra. Na nĩ tũrona atĩ kwina maũndũ matiganĩte, kuona atĩ rũhonge rũrũ nĩ rũtũmagĩrwo nĩ andũ a bũrũri ũyũ wĩtũ ene, na nginya andũ ananja, na ningĩ kana mũndũ ũkĩte gũcera mahinda manini acoke acoke bũrũri wao. Nĩ tũrona onake ena, no atuĩke wa gũtũmĩra, na nĩ tũrona haha mwena kwĩna ũhoro wa kũhingũra biacara. Biacara ĩno kaingĩ ĩkoragwo, ĩrutagĩrwo wĩra, ũrĩ o gũkũ no ũkorwo wĩna biacara nja wa bũrũri, harĩa ũtuĩkaga wa gũteithio na gũtigĩrĩra atĩ andũ a nanja wa bũrũri, nĩ matuĩka a kũmenya biacara ĩrĩa wĩnayo. Na nĩgetha ũtuĩke wa kũhũthĩra honge ĩno, no ngĩnya ũkorwo na intaneti njega na mĩtambo ya tekinoronjĩ.